Konyoru basic knowledge kong'omitu chito en nyoru chito ko nini kobakache tuguk chon abusive kanetishet en korik chekoraran kotareti chito asikonet bik alak akoek example nebo bik , kokeren bik alak atebtanyun sikotestai kounoton bik koyae emeet koeku example